Boisioni kekure kanemunetab aesirusiek aesirusiek ko chepkondok cheinemu biik ab kokwet asikobiit kotoret kandoinatetab emet konyor rapisiek cheimuche ko kweriei boisionik chiik. Boisionik chebo kandoinatetab emet ko keliban biik che kikesir eng boisionik che terteren kobiit konyor chepkondokwak chebo kila araweti atya nebo aeng boisioni kotoreti serikait konyor rapisiek cheimuch koyaksae rapisiek che kiyache eng ematinwek alak chebo sang boisioni kotoreti serikali eng leti konyor chepkondok cheimuch kosire polisiek ak biik cheribe chametabkei nebo wananchi ngesir biichu konyoru biik ab emet chametabkei kobun kapokchinet nengap koterter chametabkei nguno kekere kele bo komonut kenem aisirusiek kokwet asiko nyor serikali rabisiek cheimuchi koachine boisiet biik ab kokwet akoribe biik ab kokwet.

Ni ko alyet nebo rabiisiek che terter chebo emotinwek che terteren, kila emet kotinye rabiesiek chekwa che teren, ako kila rabiet nebo emotinwechu kotinye alyet ne ter, indoi rabietab Euro ak chepkondetab Amerika eng alyet nebo barak, emotinwek chetinye chepkondet nebo alyet nebo barak ii, koboru kole kikotestai emonot ii ako emotinwek che tinye chepkondet nebo alyet nemi nguny ii, koboru kole takomi nguny emonot. Boisioni kotoreti kenyumnyum boisionik eng emotinwek che terteren ii, ako toret chemungarainik koal ak kwalda rabiisiek ak komuch kosuldae kwai mungaresiek eng ematunwek alak che terteren, makat kocheng emet tuguk che aldoi ak komanda koba sang asikobit kotoret kwo barak alyet nebo chepkondengwa eng siret.

Nii ko karit nekikichob Kouu boskilit imuche komut chito akeng'e musoknotet nekikoboishen kechoben karini ko barak ak kotinyee emotinwek chekikotestai kityo kikichob karini asikobit kotoret kochuchuch karishek chemii oreet asikobit manyii karishek oreet nyumnyum keboishe musoknotoni amun tinyee tukuk chekikechob en barak chekichile kityo ak ko kwerii olemakat kwoo karit, biik cheboishen musoknotoni mising ko biik chetinye chepkondok amun miten barak oliet Nebo musoknotet neuni, toreti olio amun momii yetoo neinemu karini among'eme koristo neichuti biik.

Ni ko chito ne kiyoche besendo nebo simet netom koyakta. Betushechu komite besenwokik chegekoitoi eng' simet eng' chito akcha kegochi boroindo nemuchi kowektae rabishek choto. Biik chechang' ko ngab koib chepkondok asimemuch kowek kosubkei ak rerunet nebo rabishek nekibaurioni eng' emet nguno. Tuguk cheu rabiishek cheibe boroindo neo asikichakta ko ngab kogochi biik alak simemuch koyakta besendo eng' sait ne magat. Kit age ko tugun cheu kabetet ab boisionik ye ng'etu chito komatinye olda age tugul nenyorune chepkondok ii koitchi kolilan mat kolipan chepkondet ne kiyoktoi. Magat eng' biik che kaib rabishek ko nai kole magat kowekta akonai kole nyumnyum keyakta besendo eng' boroindo ne kigikon.

Chu ko kitabushek che kisomani asikobit kenyor ng'omnatenet. Achame kitabut nebo The confident woman nekisir Joyce Mayor netai amu toreti kolong boroindo nebo tibiik ak kwonyik eng' bororiet nebo nguno, amu inguno kobo komanut ketoret kelong' tibiik ak kwonyik amu kigechilji ng'uny eng' kenyishek chechang'. Nebo aeng' achame kitabut nebo The psychology of money nekisir Morgan Housel amu toreti konet biik akonoisechi akobo kenai age nyumnyumit eng' ng'alek ab rabiinik ii amu rabinik ko kit nebo kamanut eng' nguno amu chotok chetoreti kekweri sobet nebo kila betut nebo kimugulmet. Nginoiseun akobo rabiinik kotoretin inai ole kiminye eng' bororiet nebo nguno.

Boishoni kekureen legut nebo simeet, en ingunon koboishie missing lengut Nebo simet kikomuktochi book koyookto ak kokonoor rabinik en simet, boishoni komagat kotinye chito simeet Nebo kasari asikobiit koyokto ak koyook rabinik en simet, ngunon kit netai komagat koal chito simetab kasari asikoobit kinet oleimuch kiyookto ak koyok rabishek. Kiborchi chito en oret nenyumnyum ak mokichokchin yekineti akobo boishiet ab lengut nebo simet, nebo oeng kokeiborchi chito imuche ikochi simet en inekem kotiem koker ngot komuche koboishen, ngot komemuch komagat itoret iteiborchi yekeimuch koboishen inegen imete koboishen inegen

Boisioni kegure ketoretkei akesich kibakenge eng' mung'aret. Bo kamanut missing eng' nguno ketoretkei agesich kibakengei eng' ming'aret amu toreti biik cheyoe baisiet kosuldae magutikab mung'aret eng' boroindo ne ming'in. Eng' nguno ko mwaat kele magat kotuiyogei biik akwai boisiet eng' kibagenge amu makergei ng'amnutoshekab chi age tugul ako ole tinye chito naet eng' koret age komuchi konet biik alak cheimuchi komagimen eng' lainat atcha eng' olin ii tuguk chememuchi chichi agine kolewen ii kemuchi kinet ago eng' let kotoreti kesuldae boisionik ak magutik chekiketet eng' boroindo nenwach ago ichuchuchi makoseshek cheimuchi kobit eng' boisionik eng' sait age tugul.

Ni ko kampaket. Kampaket ko ng'emishet nebunu biik chenerektos. Kang'etyo biik chekakonerekso, ak koamuan kopa oret kokon ng'emishet, akoporchi kandoinatetap emet kole maboibochin kakwoutik chekokiip eng boroindo nekosirtoi. Boisioni kopoishe mising eng emotinwek chemi kandoinatet nemakararan, ako meboiboi biik chekikwei. Eng betushek chechang ko nkobit kampaket, kobitu ng'emishet neo ak kobetos rabiinik chepo biik chechang amu biik cheimpaktos koboto chorik cheibe malikap biik alak. Makat eng kandoinatetap emet kosich maket nekararan eng biikwak, um sikobit komapa oret kokon kampaket nekonu ng'emishet nepo malik.

Ni ko ketoretkei keboishe mashinishek chekikende asikobit kotoret biik. Mashinishechu ko kikichop eng oret neiwelwelebiik ako yetou chito aketukul koboishe ko iimi boishetabb mashinini akoyoche kokur chito nenekit neinken akopo boishenyi asikoborchi. Kinkayoe boishoni netai ko kiatyem apoishe mashinit lakini kitemena ako kiyach akur ripindet nekimi yot asikobit koborwo olekiboisheitoi mashininot. Moib boroindo neo asikobit anai akopo boishetap mashinini, ako kinkeborwo konyil akenke ko kianam ako eng betushek chepo tai che kianyo amoche ataretkei, ko kiasuldae amaasom toretet.

Ni ko olyeet nebo tukuk jebo komonuut en simeet kimuji keal tukuk jebo komonuut jeu rapisheek taabu AK mwaniik en simeet kosubkei AK olyeet nekikendeji makaat en jito neole ok kwoldoi tukuk jebo komonuut en simeet kiboisien ngomnotet metinye konai ngotinye makolany oliet nebo tukuk jebo komonuut ii anan kobut ngot konde jito kobut olyeet nebo kiit nemie zero akobuut konyoru jepkondook okotkondee kwobaraak olyet nebo kinebo komonuut ii okowo baraka olyet ii konyoruu koraak chepkondok ok makaat konetkee jito akonai akosoman ole kiikialda AK kialdaitai rapisheek ok tukuk jebo komonuut en let yoo sikobiit konai ole ibiit koikeit en ndayoon olyeet ab rapisheek ok tukuk jebo komonuut en ziiro kokigonyumnyum mungarosiek omuun imuji kojob jito rabishek jejaang en simeet

Chang ortinwek choriben isirek en imbarenyun netai amuchi aboishen kerichekab kipkaa oriben isirek eng' imbarenyun, amuchi aram oreek ak iborongyi olemii minutik amun oreek kotinye kimnotet nebo barak nebire isirek chenome minutik chemii imbaret, nebo oeng amuchi aboishen kerichek asutishen ataree isirek chemii imbarenyun, kararan oreet nebo sutishet nebo minutik chechang amun bituu eng' nyumnyumindo ak ko toreti kobotindet kotar imbaret neoo eng' boroindo neming'in, nebo leet amuchi asember imbarenyun en sait aketukul amun en sait akee ko timndo neibu isirek eng' imbaret ko ng'otililit imbaret komachang isirek cheimuche konam imbaret ak ko alak tukul chekabiit ondoi oreek anan asut asimabiit kotesokis isirek en imbarenyun.

Nii ko aldaetab mung'aret, boishe Chemung'arainik chemoche kotestai ak kotes oliik en mung'arenwan koborchin akobo bitunet nebo tukuk chemokyinge icheket, imuche keboishen oldoikab sukul tukuk koborchi biik chesirtoi kolenji mitei tukuk chelelach chemi siroo anan tokomii tukuk chekimite en leet yoon AK kobitu eng' oreet ne nyumnyum , no komonut koboishe mung'aret orani koborchi oliik akobo bitunet nebo tukuk, kiboishen bichaishek cheiboiboi konyekab biik chesirtoi asikongus koker kole nee netesetai akoo en leet ii konyoru konai akobo tukuk chebitu en mung'aret.

Achame boisioni eng ortinwek che chang, netai ii achame amu toreti kobaibai muguleldo, ngiker tukuchu anan ko boisionik che tesetai ii, kotoreti kokochi chito boiboiyet ii ak koutie kabwatutik chetinye, nebo aeng achame ae boisioni amu toreto anyor ngamnotet nebo tukuk che tesetai eng emet ii ak asich anyor naet, eng boroindo age ko machame boisioni amu, ikochin chito konaita mising ak komech chito koboisie boroindo age tugul ne tinye koyai boisioni, eng let ii konyoru kotore boroindo ne oo nebo chito ako imuch kotemene chito kosuldae boisionik alak chebo kamanut ii, amu manyoru boroindo age tugul ne momi buch asikobit koyai boisionik che mokotin.

Ni ko chito ne rue, ruondo komuchi koib tukuk che chang, netai komuchi koru chito amu ngetat, eng boroindo ne oo ko kikechop kele kiruitos kemboi, nebo aeng ii komuchi koru chito amu imieni anan ko ngetat borta mising ame muchi kwai boisionik alak tugul. Mwaat kele bo kamanut konyor chito boroindo ne kararan nebo ruondo, asikobit kokochi kokimit eng betut ne rubei ak konget karon komuchi koyai boisionik alak, lagok mising che makat konyor ruondo ne oo, ako ye tesetai koetu chito kowendi kobetei ruondo. Kararan eng chito kochop ole kararan ole imuchi koru, ole machile borta ako ole imuche kotoret chito konyor ruondo ne nyumnyum ii, asi konget kokimen banyekab bortanyi karon.

Ni ko kapchi ne omishen. Bo kamanut kotuiyoge kila kapchii ako amis eng kibagenge, boisioni ko toreti koum kapchii akokochi boroindo nebo kong'alal, akotuyo kibagenge akosich yamtaet agenge. Makat eng kila kapchii kobit panganet ako toret gee lakok ak sikik koyai bosionik akoyo amitwokik eng kibagenge kotoreti chito eng ole imuji. Atya ye karurio amitwogik keib kobwa meset anye akeam eng kibagenge. Boisioni eng boroindo neoo koibu boiboiyet neoo akikochi kapchii eng kila kokwet kotuyogee akusich yamdaet agenge akotoret biik komanda kabwatutik alak tugul che imuch kotinye chito eng muguleldo.